Bo kamanut koroi eng biikab kokwenyun amun toreti koyonda tiongik che mamagotin en compound. Ago ichek ko tiongik chekororonen cheiboite muguleldab chito en kokwo.

Bo kamanut keyai boisioni amu tuguchoto ko konoriatin eng olemagat ak koma kisirsiri anan machapaigistos anan kengem eng olegigonortae.

Eng yu anoe chito nealdoi tukuk tinyei komonut tukuchu amu ngialde kobit isikchikei ropisiek che chang akinyoru tukuk cheimuch iboishe eng betushek ap raini.

Bo komonut koroi en bikap kokwenyun amu biik komuche korip ngokaik sikonyoru mayainik chechang ak kokeny nebo oeng komuch konyoru chito banyek chebunu ngokaik choto kakibaen amitwokik chu.

Boishoni eng kokwenyu keminei mbekuk ap marakuek ang ndikaimin eng lainwokik ikany akoi korutu ndarok ibit eng kerchek che mokotin asikobit kokirinda tiong'ik che imuch kongem rurisiet ap marakwechu.

Abwati ayoe boisioni netai. Ni kobeletab bandek. Kerenyu agobo kasini koboru kole chichi komiten kogennye rurutikyik che bunu imbar amun kagopit koruryo chetai ak komi kopele.